Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, iria kaingĩ ihũthagĩrũo nĩũndũ wa nyama, ona kana, gũtũhe iria, rĩrĩa rĩtuĩkaga rĩa kũnyuo, nĩ andũ nĩũndũ wa gũteithĩrĩria mĩrĩ-inĩ yao. Ningĩ ng'ombe ici, nocihũthagĩrũo ci, cia mbiacara, rĩrĩa mũndũ ararĩithia ng'ombe icio, na agacoka gũciendia nĩgetha atuĩke wa kuona mbeca cia kũhũthĩra mabata-inĩ mangĩ make.

Mũrĩmi nĩ agĩrĩirwo kũmenya arahanda irio ciake ihinda rĩrĩkũ. Kaingĩ kaingĩ rĩrĩa ihandagwo nĩ rĩrĩa kũrĩ na mbura ĩrĩa nene. Ningĩ nĩarabatara kũmenya mũthemba wa tĩri ũrĩa arahandĩra irio icio. Kĩrĩa kĩngĩ arabatara kũmenya e ta mũrĩmi nĩ kĩrĩa arahanda, ahanda gĩgũkũra na ihinda rĩigana atĩa kũringana na mabataro marĩa arĩ namo. Ningĩ mbeca iria ekũhũthĩra ũrĩmi-inĩ wake nĩũndũ wa kũgũra bataraitha ona kana kũrĩha andũ arĩa maramũrutĩra wĩra. Aruti a wĩra ningĩ nĩagĩrĩirwo kũmenya nĩ aigana arĩa arabatara hingo ĩrĩa arahanda irio ciake. Ningĩ kĩndũ kĩngĩ mũrĩmi agĩrĩirwo kũmenya nĩ irio iria akũhandarĩ bata wacio nĩ ũrĩkũ kwĩ mũndũ ũrĩa arahandĩra. ĩ hihi nĩ cia biacara ĩ kana nĩciakũmũteithia we mwenyewe thĩinĩ wa kũrĩa kana hihi mahũthĩro-inĩ mangĩ make.

Ici nĩ nyamũ cia gĩthaka, mũthemba wa mĩrũthi. Ĩrĩa ĩroneka yũkĩte hamwe, nĩgetha ĩtuĩke ya kũnyua maaĩ, marĩa maroneka matarĩ maingĩ handũ harĩa ĩrĩ. Kũguo, nĩ ĩroneka ĩgĩtuĩka ya gũtharana. Mũrũthi ũyũ ũmwe nĩ ũroneka nĩ mũrũthi wa mũndũrũme, na ĩno ĩngĩ ĩĩrĩ nĩ mĩrũthi ya nga.

Ũyũ nĩ mwanake mũnini na kũringana na mathaga marĩa ehumbĩte ona kana nguo ciake nĩ aroneka nĩ wa rũrĩrĩ rwa kĩmathai, o hamwe na itimũ rĩrĩa anyitĩte guoko-inĩ gwake. Na mwanake ũyũ nĩaroneka nĩ kũrĩithia ararĩithia ng'ombe, iria cironeka iciarĩte nĩamu ciĩna tũcaũ tũnini. Na aroneka marĩ o mũcii-inĩ koguo matirĩ rũru-inĩ.

Ũyũ nĩ mũruti wĩra wa mũbango wa Mpesa, ũrĩa ũtuĩkĩte wa kũneyo mbia, nĩgetha atuĩke wa gwĩkĩrĩra ũria woka hau mbia icio thimũ-inĩ yake, nĩgetha hihi mũndũ ũcio atũĩke wa kũiga mbia ciake, ona kana gũtũmĩra mũndũ ũngĩ wĩna na bata na mbia icio, ona kana kũrĩha kĩndũ hihi agũrĩte, kwĩ mũndũ wĩ haraya nake nĩgetha atuĩke wa gũkorwo akĩmenya mbia ciake ciĩ moko-inĩ mega.

Aya nĩ atumia arĩa mokĩte hamwe hihi nĩũndũ wa maũndũ mwanya mwanya hihi nĩgwĩtwa mĩtĩtwe nĩ mũtongoria wao wa atumia, ona gũkorwo he ũndũ wĩkuo ũrĩa ũratũma atumia matuĩke agwĩkĩrwa hinya, nĩciũngana mwanya mwanya cikoragwo cikĩrũgamĩrĩra ikundi cia atumia, hihi atumia aya nomakorwe mokĩte hamwe kũrũĩrĩra haki ciao meta atumia ona kana cia andũ arĩa angĩ marabatara maũndũ ma gũteithĩrĩrio kĩmĩciĩinĩ ona kana kĩmeciriainĩ ona kana maũndũ mangĩ mwanya mwanya ma omũthenya.

Aya nĩ aini a nyĩmbo cia ũndũire, arĩa maroneka mokĩte nĩgetha gũtuĩka a kũgemia igongona rĩrĩ, rĩrĩa rĩroneka nĩrĩa gĩburũri, hamwe ona gũtuĩka a gũkenia mũtongoria hihi wa itũra rĩao, kana wa bũrũri ũrĩa marĩ. Nĩgetha andũ aya eroreri ao matuĩke a gũthiĩ makenete, nĩ kuona atĩ, ũndũire wa andũ aya no ũratuĩka wa gũthiĩ na mbere.

Ũyũ nĩ mwana wa kairetu, ũrĩa ũroneka e nyũmba kwao, agĩthaka na mũithikiri wake. Mwana ũyũ nĩ aronekana e mũkenu mũno, ningĩ nĩkũronania mwana ũyũ, kwao nĩ andũ maikarĩte arĩ kĩrathi gĩa igũrũ kũringana na indo irĩa cironeka thĩiniĩ wa nyũmba ĩo yao.

Ũhandi wa irio ici nyingĩ, nĩ ũtuĩkaga wa gũteithia nĩamu, kũrĩ andũ angĩ bũrũri-inĩ mĩena ingĩ ya bũrũri ĩrĩa ĩtatuĩkaga ya kũmera irio ici, koguo irio ici nĩcituĩkaga cia gũtwarwo mĩena ĩyo, igatuĩka cia gũteithia arĩa angĩ matarĩ na, irio icio. Koguo mũgũnda, ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũthaka mũno rĩrĩa ũhandĩtwo irio ici, na nĩ ironeka ihandĩtwo ciĩ irio nyingĩ mũno, na ingĩtuĩka cia kũhũnia andũ aingĩ arĩa marabatara irio icio. Na ningĩ nĩituĩkaga cia kwendio nĩgetha andũ makona mbeca cia kũgũra irio mũthemba ũngĩ ĩrĩa o ene matangĩhota gwĩkũrĩria kũrĩa marĩ. Ningĩ irio ici no cituĩke cia gũcenjanio na mũndũ atuĩke wa kuona irio ingĩ cia mũthemba ũngĩ, iria matangĩhota gwĩkũrĩria o enyewe. Ningĩ irio ici nĩcituĩkaga cia kũhe andũ hinya mĩrĩ-inĩ yao, nĩgetha matuĩke a, kũhota kũruta wĩra. Ũndũ ũngĩ ũteithagia, mũgũnda ũyũ nĩgetha ũtige gũtuĩka wa gũikara o ũguo, na gũtuĩka gĩthaka gũkoneka nĩ kũndũ gũthaka mũno ona kũndũ kĩrorerwa.

ĩno nĩ thũgũrĩ, na ya wendia na ũgũri wa mbeca cia mabũrũri mwanya mwanya thĩinĩ wa thĩ. ĩrĩa ĩtuĩkaga ya gũthiĩ na mbere rĩrĩa, agũri na endia maratuĩka agũcenjania mbeca ciao kũringana na bũrũri ũrĩa mũndũ aimĩte, ona kana kũringana na, mbeca iria arĩ nacio. Koguo agatuĩka wa kũigĩrĩra mbeca ciake, nĩgetha ituĩke cia kũongerereka. Koguo agũri aingĩ nĩmateng'eranagia ihinda rĩrĩa mbeca hĩndĩ ĩrĩa mbeca cirĩ igũrũ nĩgetha matuĩke akuona, baida nene kumana na ũgũri na wendia wa mbeca iria menacio, cia mabũrũri mangĩ tofauti na marĩa marĩ.